Ore enyamali naayau enkinosata oonkiri natii esimu oo nkishu , naa nchere, ore naadei ina simu oo nkishu nemeesidai naa ninye tonkiasin tanaa sii toltau loltung'ani, o tosesen loltung'ani. Amu keidim neaki oltung'ani emoyian, neidim sii nelo aar oltung'ani amu osumu naa ina, neme naa duo ninye olchani onare nejing'aa atua osesen loltung'ani. Kore sii enkai, keidim neaki sii oltung'ani enyamali elukunya, amu kelo oltung'ani elukunya aatiru, nelo sii oltung'ani abaiki imoyiaritin oo loik, o kulie moyyiaritin natiu anaa emoyian osarge. Neaku ina taa enyamali taa nayau enyamali tenkinosata naa onkiri naatii naa osimu oo nkishu. Kanyor taa nanu aainosa inkiri, naa tenkaraki, ore naa iyiok amu ilmaasai kira, nekitubulutua naake opa iyiok kinos inkiri, neaku naa mekiyou iyiok enkai daa, kake inkiri naake kinyor iyiook, o kule.

Kore oshi pejokini iltamoyia meinosa indaa kupeyo anaa sii irmosorr naa egira naa aishiu naa tankarake kore naa nenia daiki neeta naa ninche biotisho nadede naa sii ndaki naku kesioki naa sesen anyaal nolo naa ajing atua sarge nopuo naa aret ilo tung'ani aisho naa ngolon nasioki naa aishiunyie egira naduake ninye naa sii ake aishiu naaku kore naa inia toki oshi pejokini iltamoyiai meinosa duo nenia daiki nelus naa ilmosorr amu kore ilmosorr naata ninche naa biotisho oleng tosesen loltung'ani naata sii daa atoki ingolon amu kore ake pisioki ainos ilmosorr nolo naa sesen anyaal ninche teinia kata kore ake tenkini kata etijing'a atua sesen nintok atoki ayieu nkae daa ninos naku mee doi ninche ndaa naton tenkoshoke oleng naku naa kindim nikimitiki igira naa ainos nkulie dakin naku naa inia naa oshi pejokini iltamoyia meinasa indaa naa natii irmosorr egira aishiu.

Ore oshi sidano naturi ing'umot te emashini alang'u inkeenda, naa keidim sii ating' aate, neyau enkeeya, naa tenkaraki, kore naa pee eturi sii nena gumot tanaa sii nena gumot naa te mashini, nesioki naa emashini aas ilo siai, amu keinaurie naa ina toki naa iltung'ana nelo aaku tenkai kata ore nena keenta, keidim atudung'oto neriakino tanaa nebatata oltung'ani, neurokino naa atua ina gumoto najoitoi naaduo pee easieki esiai. Neaku ore naa peaku emashini, keyietaa naake ninche na toki tenkata nabo, neyaa naa ompaka atua eng'umoto, neitoki sii naake aiepunye tenetejoki naaji eilepunyeki, ashu naa eilepu ake nkeenta mo ate. Neaku naa tenkaraki naa ina, paa naa kenare naa neaku emashini naa eturieki naa nena gumot naa egirai aasie esiai.

Ee kesipa kesidai enkwatata te biotisho, naa kore ena sidano nayau enkwetata te biotisho, naa kore eng'as ene dukuya, kelak osesen amu, kore pee ekwet oltung'ani, nelak naa osesen lenye, nelo naa aakuu megira naa ninye anauru, tanaa sii elo naa alak ake iye ninye osesen, enkarake ina naa nalo ninye akwet. Ore ene are, naa keret naa meshomo osarge, tanaa sii naa meturukoyyu osarge aitobiraki, tosesen lenye, amu ore naa pee ekwet oltung'ani, nekwet naa osrge tenkaraki naa nayiou naa osesen naa inguvu, anaasii eng'olon, pee etumoki ele tung'ani akweta, neaku ina toki naa peekwet naa osrage. Kore naa aitoki ene uni naa, ore ake pee ekwet osarge, neitoki naa oltung'ani adany enkinyinyiret, naa ore pee edany oltung'ani naa enkinyinyiret, neitayu naa olchafu naa tosesen, amu keittayu ilchafun kuumok, tenebau naa wuina kinyinyiret, elotu naa inchumpii olikai chafuin naa dii ake. Neaku naa tenkaraki iina pee sidai enkwetata te biotisho.

Ore eneking'o pee kirip aate te entoroni, anaa sii te siai nagol enchetare, naa tenekinyoito naa aaku, ore iyiok naa ayiaiya naa ltung'anak lang' naa oshomoito aisomea ilomon le biotisho, pee epuonu naa ninche aiteng'en ilkulikai imbaa naa entoroni, we esiai naa naipirita naa esiai naa ogol lenchetare. Ore sii enkai naa pee kipuo naa aduaya biotisho aang', aaku me entoki ake pookin, nikwetiki oltung'ani adalare, anaa sii akwetiki aas, amu iyiolo naaa ajo kelo naa ena toki nikilo aitanyamal. Ore sii ene uni, ore sii eneking'o pee kirip aate, naa kore duo pee kipuon aajing' iwuejitin natii enterit, anaa sii duo ake intokitin nekindim aima inkumeshin, niyou naa oltung'ani enoshi kiti kila naishopokini inkumeshin, piinchopoki naa piimbooyo, naa ilo siwu torono, pee mekilotu naa aitanyamal biotisho ino.

Koree entoki nayieuni ibolito embenki na nchere keyieuni niata enkipande nintoki aaku iata photocopy ina kitambulisho inobore si eniare keyieuni niata nkuti pisai nipik embenki amu ketii mbenkii nakeyieuni niata keyieunibsi niaya enkardasi e kra naitodolu ajo ira registered nilak naa kodi e kra neaku ore poki ngae keyieuni niata polki suo account tanamaa enoltungani obo niponunu pooki abol inaakont neaku nona tokitin eyieuni pebol oltungani account tembenki

ore entoki naji toltung'ani lemeata ilkiloi te biotisho, naa nchere, oltung'ani naa laaku, ore naa ilkiloi lenyena teneing'orieki naa ilarin sii we enkadoro enye, neaku naa kedoiyo oleng'. Ore naa eneikuni pee medoiyo ake ilkiloi lolsesen, naa peinos naa oltung'ani naa endaa naata biotisho, naret naa osesen, nelo naa sii aitoki naa alak naa osesen, peetum naa osesen atutumo eng'olon. Ore sii aitooki enkai, naa peelikini iltung'ana aajoki mee pee ewuen aitupukoo kewon eitu naa einos endaa, enkaraki naa kedol naa ninye atiu anaa kebore ninye ilkiloi, amu ore naa ilkiloi tenekibore neminosita endaa, nedoiyo na. Ore aitoki enkai naa nchere, keyiare naake neiteng'eni iltung'ana naa ajoki kakwa daiki enya pee medoiyo ilkiloi, amu keidim ninosita endaa, kake endaa nemeata biotisho, neaku kedoiyo naake ilkiloi ata innosita ina daa.

Kesipa ajo kesidai teniok kule natalepuoki tteina saa, tenkiteng' naa tenkaraki, ore ina okoto enye, naa kepuo naa aishunye emoyian enkoshoke. Kore naa enkaraki iok naa nena kule nairouwa, kore pee idip atooko ninye, tanaa duo enkoshoke naya olttung'ani, nelo naa ina oshoke aishu amu keisilig naa ilmaasai nchere, ore eokoto oo kule nairouwa naing'uaa naa enkiteng' ina kata, naa kepuo sii ninche aisaidia anaa enaret ekoshoke oltung'ani, meshomo naa ina oshoke enye aishu tanaa duo keria nelo naa agem. Neaku ina taa esidano natum naa oltung'ani teneok kule naatelepuoki, teina saa. Naa ore sii nena kule aitoki, kiaki naa asioki enkai amu kepuoi naa ayaki oltunng'ani oltung'ani eng'olon, amu keirouwa naa kuna kule , neaku keata naa ninche, enkidimata nekipuo sii arettie osesen lino, alang' naa oshi kule naagira alepu netoni meiropija.

Ore enyamali nayau teniyierisho toolkek, naa sii teniwokuo empuruo, o nkulie naa inchere, kepuo naa ninche aaki enyamali olgoo, enkaraki ore naa ina puruo, nekilo naa ajing' naa ninye atua iilgusigusin, tanaa sii duo ake tosesen etotiwuo, nekipupo naa ninche aaras ine wueji, nekindim naa neikiyaki inyamalitin. Ore sii enkai naa tenekigira ina puruo ainos inkonyek, nekilo naa ninye aras inkonyek, nesioki naa oltung'ani atum iltirlinyi, anaa sii enkiti rashata te enkong'u nekindim naa ninye ayaki enyamali, anaa sii duo ake ilomon le moodoki. Amuore pee eaku kitarashate inkonyek, ning'as aaku midolihoyu aitobiraki, tanaa sii ilo duo aaku mekure ing'orisho esidai, anaa daake tenemodou oltung'ani. Neaku nena naa inyamalitin naayau, naa teniyerisho naa ooltung'ani toolkeek o teneok sii empuruo oolkuliie.

Meatai inkiasin naagirai aitodolu tene, enkaraki ore ene dukuya, nemetii naa emisha ene wueji, Ore sii enkai, naa miyiolou naa ajo kainyoo pee etii kuna kitodolunot ene enaabila, enkaraki metii naa pisha nekintodol naa ajo kakwa kitadolunot nenia, naa ore naa tenkaraki ina meata sii eneiko pee iyiolou, naa ajo nyoo eitodolitai, neitoki sii aitodolu ajo meata eninko pee iyiolou, ajo ainyo naa peatai nena kitadolunot naa ena aabila na oleng'.

Ore kesipa ajo keret ifaani emanarato enkijape tiatua nkajijik amu kepuo ayau enkijape tenwbo niropijie enkaji nkata neaku kirowua enkop nitoki aaku kirowuajie enkaji enkara nairobi enkop ore si nkae ma ore tondamunot ainei na kesidai toltunganiloota emoyian osero koree na renkaraki nona faani, neaku ore peaku keetae inafaan nitoki ninye aponu metaa kweet oltungani oata enyemali enkiengata neaku nejia iko faani teneret oltungani oota inamoyian

Ore entoki naret iyiok tenkisujata oo nkaik tenkishui ang', naa nchere, ore pee isuj inkaik, nepuoi naa aibooyo imoyiaritin, naayau naa niche olchafu, naijo duo ana noo Cholera, o nkuliakai sii ake. Ore sii aitoki teneisuji inkai, nepuoi aitoki naa aibooyo imoyiaritin, naatiu naa anaa emoyian e korona, anaa sii duo ina Covid -19. Kore aitoki teneisuji inkaik, nepuoi aaku, kepuoi naa ina toki itayu iltung'ana oloirerio toonkaik, lodim duo neinosie ninche inddaiki, nepuo aitotir aate inkoshua. Ore naa tenkaji aai, naata nanu olppira, oisujieki inkaik, metaa ore pee eyou nelo oltung'ani naake naa inchoo, neshukunye naake nesuj naake inkaik enyena, nelo naa aton ainos endaa. Anaa sii duao ake meinosita enda, neisuj ake iyie ninye inkaik , pelo naake aoru kewo oloirerio, nelo sii naaji aibooyo kewon arishie nena moyiaritin naatu anaa naaji noo Bilharzia, onkulie sii inkulie naaji cholera, ttenebo naa siia ke abaiki o Korona.

Kayolo ajo sabunik loo inkaik amuu kore naashiilo sabunik lo inkaik naa ninye naa egirai aitukie inkaik iltunganak too nkoitelini tenepo ainos indaa tenebo sii o too inchoii duake kuna naata weji naitukeki inkaik teniindip naa ltungani atijing'a inchoo, ninye sii abaki eatae too inkajijik o loopeny duake naa naata ninche olmuefereji anaa sii loshi irpira naa otii inkare naitukeki inkaik. Kayolo naa sii aitoki ajo, kore siai apa le ale sabunik, napa kata eatae ilmitai le korona, naa inchere ninye naapa egira iltunganak aisukie inkaik, poopo naa aibooyo ena moyian e korona, nepuo sii arishe naa ate ale ilmitai naa mlngaraki naituko ninche inkaik enye tolo sabuni. Ore aii aitoki ilo sabuni apa nkatai ekorona, eshomi si dei apake nimye aitoki aret iltungana aibooyo naa dei loirerio lopo oshi iltunganak ainosie indaki, nepuo naa inakata iltunganak aaku mekure naa etum iltungana moyiaritin enkoshua, naaku ilo taa kayolo taa ilo sabuni loo inkaik, nayiolo si apa esiai enye, enkatai naa ilmitai le korona.

Kore apa imashhini e teknoloji naagirai aing'orunye emoyian e korona, naa taa tenebo naa we emashini naing'ur enkirouwaj tosesen loltung'ani, neaku naa ore ake pee kiutieki ake aikonji, nelimu naa ajo kirouwa iye naa osesen, naa naa ore pe kidoli aajo kekirouwa iyie osesen naa oleng', neikuni aitoki aipima naa iyie amu edoli ajo ebaiki niata iyie emoyian e korona. Ore sii enkai, naa ore sii peaku kirouwa osesen, nebaiki naake nedoli aajo ebaiki naa metaa mimwoi naa iyie anaa iata ina moyian e korona. Ore sii aitoki enkaia mashini e teknoloji nagirai opa aing'orunye emoyian e Korona, naa emashini naa opa naa nairikini iltung'ana inkumeshin o inkutukie aitayunye naapa toki napuoi aapiki inkulie mashinini aitoki, naapuoi naa abaiki naa taata ajo chere keata ele tungani, anaa sii meata. Neaku nena naa imshini apa e teknooloji naagirai naa opa aing'urarie emoyian e korona.

Ore yieunot pee eitayu oltungani orsarge naa nchere pee elo naake aret ltamoyia irkulikae tesipitali, pee etum naa orsarge ,amu etii naa lotutumo ninche irbuketa torbaribara, ana sii duake lotumo naa emoyian naa keyeiuni sarge opiki naa ninche. Neeku ina naa pee epuo iltunganak aitayu orsarge tosipitalini. Ore sii nake etii enkata naaku oltungani naa linyi ana likae tungani naa ake lino oyieu sarge, neeku naa nkaraki meeta likae tungani oitaki ,nitau naa ltungani sarge nkaraki naisho nkerai enye, paipai lenye ana siduake ngotonye. Neeku nina taa ashu tokiting naiko ltungani mitau sarge naduake ninye .Ore sii nake naa kitayu ltungani sarge nkaraki naa kepiru ninye seseni nedoli naa ajo aitayu sarge pee edol naa tena keitadoyio mpiron ele seseni lai.

Kore teknolojin teknolojia abaikino onareta nalimuni naa enchere kore nkaraki naatae teknolojia eshomo naa iltung'anak aaku kopuo naa ninche aitai inareta naaku naa mudol abaki iltung'ani kake keeta aake iltung'ani naret naa nimiyiolo sii iltung'ani kore sii nkae naa kore nkaraki teknolojia eshomo naa nkampunini kumok ayiolou aitai inareta nkulie abaki naisudoro anaa taata imashinini naaku kore poponu duake ilarruo ajo entijing nkaji neosh naa imashinini lolo tung'ana kake tenaa sii erem inkulie duake inkejek enye anaa sii da abaki ikinkenoo imashini makewon naijio tijing'u nkaji nukumbung mashini nikintala naa namna nijing'ie ineng'oji nikipuoi naake airrashu nikimbung'i naaku nenia taa dei imbakinoto naa o teknolojia tenebo naa onareta nalimuni.

Ore naa eneikuna naa easishore naa e condom eitadoiyo emoyian e biitia, naa nchere, ore naa tenepuo naa iltung'ana aas naa ina baa naa enye naaduo olpayian we enkitok, neitumiya naa condom, nepuo naa aaku mepuo naa isargeta lenye aanang'a, nemepuo naa sii duo ebaiki inkulie arik osesen naa teina kata naa duo naa impekui naa sii olee we ina elipong' aanang'a, neaku naa meitarasakino naa ninche ina moyian. Ore sii aitoki enkai, naa nchere kore condom, naa kelo naa ninye aitoki aaku, kemitiki naa ilo sesen naa lo olee, enang'a naa wo osesen naa leina lipong' , neaku naa ore enkaraiki ina, nelo naa ina moyian e biitia adoiyo amu kkiedim taa duo neata olee neaku naakeyie peitumiyaiye naa ninye ina condom, neaku eitu naa eitarasaki elipong', metaa ore ake ninye elipong' nelo aikata aas neija o likai lee, ata meata condom, neaku naa merasu toki sii ninche. Niaja naake etiu teneaku naake ilipong'a sii, naata naa ina moyian, nemeat olee, naa keibooyop naa condom tenkata sapuk naa emoyian e biitia.

Ore incheriani naibooyo iltung'ana oishooyo ilkeek te Kenya, naa nchere, ore naa ilkeek te Kenya, naa keatai ilkeek lekimirrakini ake, neatai naa ilkeek naa kenare ake niyau empalai oldakitaeri pee kiwuoi aisho. Neaku naa encheria naa nabo ina, nalo nmaa aibooyo naa lelo tung'ana oishooyo ilkeek te Kenya. Ore sii enkai, keatai ilkeek lemeemirakini inkera, amu keatai ilkeek naa keaku, tenelotu enkerai eibisiong', neng'as alo ariku inttoiwuo enyena, anaa sii duo olikai tung'ani kitok, pee etumi aatimiraki, enkaraki meyiolo naa ninye eneiko naa ninye aikunaa lelo keek naa eokoto, enkai sheria sii aitoki ina. Ore aitoki enkai naa nchere, ore aitoki enkai naa nchere, keatai naa ilkeek laaku, mekimiraki ata abaiki ninche anaa woi duo iata empalai oldakitari, kake kinchori ake tooko enkata nabo, nekipalaari naa shomo. Neaku nena naa incheriani naisho naibooyo iloishooyo ilkeek te Kenya.

Kore neiko peinyial esudoto ontokitin neinyial naa nkisiligata oltung'anak te sirkali na tankaraki kore naa sirkali kore popuo ninche aaku keas naa imbaa torrok nopuo naa iltung'anak aaku mokure naa ata ninche siligi te sirkali pii newuo sii aaku naa mokure naa enyorr inia sirkali natii lorika kore sii atoki nkae naa enchere kore naa paku kopuo naa ninche sirkali aaku keata rupare tiatua maate nopuo naa ainyial atoki naa duake nkisiligata enche naing'ua naa netii lolo tung'anak lele osho kore aitoki nkae kore tenaku kolo sirkali aaku meata naa duake neiko teneitis iltung'ana ana sii ilgela nopuo naa iltung'anak aaku ka meitoki naa ninche aisilig inia sirkali kake kedol ake ajo sirkali torrono nemolo naa aishiaya imbaa.

Kore entumo lmarei, naa keas ninyee isiaitin kumok, enkaraki, ore naa pewuo olmarei aatumo, nepuoi aatum maendeleo, amu keppuoi naa netaa eji maitayu impisai naaje, mataasie entoki naje, tanaa sii duo ake, maitayu impisai naaje, mawaita enkerai e ng'ania naa sukuul. Kore sii enkai, ore pee etaa keatai oltung'ani oibisiong', neaku naa ketaa erapuni tenkaraki etaa eata ilo marei entumo, neitayuni impisai naayieki ilo tamwoiyiai, sipitali naa meshomo ninye alo atum naa embaare. Ore sii aitoki etiu neija, kore aitoki naa keatai naa entumo olmarei, naa kelo naa aitoki olmarei aaku, menya naa duake iltung'ana lenye naa osina, amu keidim naa neji, mateshetaki ng'ania lang' naa enkaji, anaa mataboloki ng'ania embiaashara pee meitoki naake sii ninye aton naa aiko neija. Neaku nena siaitin taa eas naa entumo olmarei.

Ore olkuak sidai osuji eoshitoi esimu naa, naa kore ing'as ene dukuya, ore pee ioshoki oltung'ani, niliki naa ajoki ng'ania ele lekioshokita, naa pee kitum naa ninye atayiolou, peemelo naa ninye sii ake airorie ejoito likai tung'ani, lemeyiolo. Ore ene aare, naa nchere ore pee eaku itii ewueji natiu anaa petroli, anaa iwuetin naokie ing'arin eilata, nilo naa aaku inken esimu ino enkaraki keidim naa intokitin naatiu anaa isimui, pewuo naa ninche aayau enyamali naa teine, amu keidim naa nepuo ainok enkima, teine wueji natii eilata oo ng'arin. Ore aitoki enkai, naa nchere naa ore itii atua embenki, nilo naa apal mintoki aosh esimu, amu neija naa ejo incheriani embenki. Ore sii aitoki ene musho, tana naa sii siadi, naa nchere, tenelo neaku itii ewueji naaku sipitali, ninken naa esimu ino, enkaraki naa menare naa neoshi esimu naa tiatua sipitali.

Ore enkishopo o illtung'ana oasisho tenkalo e biotisho naa nchere, keata naa ninche enkiti nanga naa tanaa enkila naibor, naa natiu naa duo anaa uprone, naishop naa ninche, anaa sii duake enkiti natiu naa duo ana enkiti toki oshi naiishop naa duake abaiki iltung'anak, oasisho naake ebaiki naa towuetin natiu anaa butchery. Neaku ina naa enkishopo e kwe, niyiolounye naa ajo oolaisiayani le biotisho ele, kore ene aare, naa ore ninche enkata duo naaku kepuo ewueji naijo theatre, neishop naa aitoki nkulie aankan duo natiu anaa ankan naanyori, anaa duo naa arid aate naa iseseni pookin, neitoki naa aishop intokitin oo nkaik naaji naa gloves, tenebo sii neishopoki naa inkopiani naa inkutiti anaa oshi naishop inkituak enkata nasha enchan, inkueshi enye. Ore aitoki enkai, naa kepuo naa aishopu inkioni too inkonyek, peepuo naa ninche aasu esiai, neaku naa ina enkishopo naishopo iltung'ana tenkala o biotisho.

Kore neikunaa sirkali ekenya peelo abaya atua nkishu tesiai ebiotisho naa enchere kore naa katiba naatae taata naa kejo naa ninye nchere kore ilomon le biotisho naa lomon naa oitasheki inkauntini nenia naaku naa kore nkaraki naaku inkauntini naitasheki ilomon le biotisho neshomo naa biotisho ninye abaki atua nkishu nkaraki naa lolo tung'anak naake leinia county opuo naa aaya ildawai tenebo sii duake olkulie keek naake olo nigerr sii ilaisiyiak le biotisho taatua nkishu ore aitoki nkae naa enchere eshomo naa sirkali aigerr ilaisiayiak le biotisho oitai ate naa meshomo ninche naa meetae murua nemetii popuo naa ninche aduaya mbaa e biotisho tenene ng'ueitin naa nemebaki netii isipitalini anaa sii ana abaki netii ispitalini kake popuo ake ninche aduaya biotisho tatua nkishu naku nenia oitoi taa eimie naasirkali poolo aitabaya biotisho atua nkishu.

ore esiai e ambulance tenebatata engari, naa nchere, peelotu naa ninye alotu airashu lelo tung'anak otii duo ina gari, paa teneatai naa oltamwaoiyiai lonare nekwetieki sipitali, nekwetie naa lelo tamwoiya isipitalini. Ore sii aitoki enkai siai e ambulance, naa nchere ore pee ebatata ina aari, neitoki naa aitoki arapu lelo seseni, nekwetie naa ninche aya naa sipitali, meshomi naa adol, paa naa tenemekure eishu, nepuoi naa apik ashi ewueji napiki oshi iltung'ana ootuata. Ore sii enkai, naa nchere ore ambulance, nenapita ninye intokitin naatiu anaa noo first aid, naishorieki naa iltung'ana naa enkiti baare ake, anaa naa taata aiborie naa oltung'ani otudung'o duo mabati anaa sii ai toki naake, metaa keruko osarge, pee etumi naa awaita sippitali. Neaku naa ore naa tenkaraki ina, ore io kitari onapitai ninye te ambulance, nekwetiki naa ang'as aisho ninye lelo tung'ana enkiti baare, ewuen eitu naa ebaya sipitali.

Kore naa iroruat naaya nkatoyiok egira aret inkulie metoishoto naa enchere keng'as naa aapuo aipim ninche motodua tenaa keibisiong anaa naa duake keeta moyiaritin natiwua moyian e biitia paa kore naa peisho nopuoi naa asaru inia kerai aisho ildawai poolo naa aibooyo ina kerai pemerasu naa ninye moyian ebiitia anaa naata ng'otenye kore sii nkae naa enchere kore aitoki kuna aitoishok nepuo sininche naa aitoki adol naajo enchere kore ana kitok naisho naa eata naa nankan naibung'ieki nkerai enye tenebo sii duake naata naa atoki embima ebiotisho nalo naa aretu ninye teneidip atoishoyu naku nelo taa siai tanaa sii nenia sii iroruat naaya naa nkatoishok egira aret inkulie metoishoto.

Ore sa entoki naa toki nataase peyie erem olakitari ena ker naa nchere, keidim duake neibisiong' duake ina ker, tenebo naa duake netarasikia naa siom moyian te ina kop, metaa naa etaa ninche eyiaya sirkali, aaku naa pee eremi naa siom pookin, neaku ina toki naa peremito ilo kitaaari ina ker. Ore sii enkai, eidim naake neepuo aduaki olopeny leina ker, ajo maateremokini, naa enkaraki keidim duake neata emoyian, natodua naa ninye nejo kenare naa neremi. Kore dii sii abaiki enkai, naa keidim naa keyou duo ilo dakitari nerem ina ker aitayu osarge, olo naa ninye alo apik imashinini, naalo naa adolie ajo kaa moyian sa eidim neata. Neaku ina toki taa neidim netaase, naa peremito ilo kitari ina ker.